Bankishek anyun chekikonore ropinik anan ko chepkondok kotinyei komonut neo mising eng biik chemi emetnyo nebo Kenya ko inyoru anyun ile bankishek chuto chekikonore chepkondok neu KWFT ko nito ko kitou akot chepyosok ako kikikonore chepkondok asitun ndakakochanga chepkondok chuto kakepas ko cham kepchechini chitugul chepkondok ako yuto ko imuch iboishe iyae chito boishonik kuk cheketinye che ter ter ako nito kora ko igere ile yo kenyoru chito chepkondok kokeyai kasit age tugul ako nyinde benkishek chuto koinyoru kaikonor chepkondok eng chong'indo ako mechesone chepkondok kou chito neibote kityo chepkondok chii ing olo olo ko nito ko kikoyai biik che chang kotestai mising eng bandaptai.

Mashinisiek chekikichob anyun en kasari cheribe anan kotekta ng'alek chebo chorset ko kikochang'a anyun missing' amun kikichop moshinisiek chuton anyun en akilit nebo barak missing' ko inyoru anyun moshinisiek ko kikoib anyun muswongnotet nebo kasari ko inyoru kikinde anyun moshinisiek che atkichito chorindet mengen ile nambet nekindei ko ainon ako kemoche sichor chepkondok chebo chito ko inyoru ile kikinde anyun mtegoisiek chekoromen missing' ko much koib anyun hasarait neoo en chito nekomoche kochor amun konin anan koumisonin chito nekemoche ichorse amu kikichop en oret nekorom missing' ako niton ko en kerunet nyun ko kit nekararan missing'.

Eng emet anyun nenyo nebo Kenya ko inyoru kikotech biko korik chechang mising chemenyei biiko eng komoswek che ter ter chin ko anyun ko mito korik che mengech ako mito anyun aliet nengwany ing'weny ako mito korik che echen ako aliet ng'wan komiten barak mising ko inyoru anyun korik chuto mengech ko tinyei olekirue kityo ak chiket ing orit ak ole kimwetenke ko nginyoru koot neo ko yoto ko kotinyei koot nekirue ak chiket eng komosta nyin ak olekiunege eng komosta nyin ko ngobirwo chito amwachini anyun akomwoi beiishek kwach che cham komongu eng komosta ole amite ane akamwochi anyun kora akobo ng'alek ap lipanet tukchemoktoi chichebo koot kelipanda.